Ore faida keeta saen faida oleng tontasati ormaasai tenchoto oropiyiani. Amu, ore kuna tasati, ntasati kuna nitu isuma, nitu epuo sukuul, ntasati kuna nemeeta aisiai naas, nemeeta aisiai naas peetum iropiyiani. Neeku ore kulo saen, kulo saen inche i tegemea, pinyang'aki nkera enye endaa, petum inye enkamuke naishop, ashu nkilani, neku kisaidia oleng kulo saen kuna tasati ormaasai. Ore enkae toki naitaas kisho kulo saen kuna tasati ormaasai impisai, amu ketii naa nkumok ilturrurri naa ninche etumie iropiyiani. Neeku, kisaidia kuna pisai kulo saen petum iropiyiani, napik ilturrurri lenye. Naapik ilturrurri lenye. Ore si ai bae, teneripu nai entasat, teneripisho entasat neripu ntokiting oropiyiani kumok, kidim inatasat ainyang'aki keon intare, ashu inye inyang'aki keon enkiteng tenkaraki kuna ropiyiani ormaasai. Neeku, kegira ntasati, kuna ropiyiani osaen. Neeku kegira intasati ormaasai adupore ropiyiani osaen oleng. Kegira aret ate tokuna ropiyiani osaen.

ketii inkiyasin kumook naati enaiposha e Victoria ore naaji embae edukuya naa ore ina aiposha e Victoria ine etumieki isinkirr neeku tine epoii areshu isinkirr ore isinkirr kumok lonyitai tenkop ee Kenya te Kenya duo nalulunga naa inakop eingua neeku keisho iyiok inaa ore mbaa kereshuni isinkirr tina aiposhe ore sii aitokii keetai entoki naji boat riding arashuu duo tourism aa kepuo iltunganak aadol ina aiposha e Victoria naa tenepuo iltunganak loo nkuapi eboo arashu iltungak duo le Kenya lemee linalo e Kisumu amuu Kisumu etii anaa tanataka tenelo oltungani le Kajiado teneinyototo alo Kisumu adol enaa aiposha e Victoria naa kesiadai amuu keyau iropiyiani temae naji tourism ina napuo iltunganak adol imbaa naagira aasa ore sii aitoki keidim naaji neetae boat riding ilo nilajiing atua emeli kitii nimaana tiatua ina aiposha adol eneyia.

Ore entoki nadamu tenadol enasiai, naa ore kulo tung'anak lorkioma le Red Cross, ah Red Cross Kenya, ore ele kioma na keret oshi iltung'anak, keret oshi iltung'anak lemidim ate, kidim nai nisho endaa, ewueji nirrag, enaduo kuna tokiting naji tents, intenti nairrag, ee kidim ataas ina. Neeku ore tenapisha, kegira kulo tung'anak aisho enatasat moruo, musaada. Amu kelio ajo, olameyu inakop natii. Neeku meetae endaa. Neeku ormusaada egira kulo tung'anak le Red Cross aisho enatasat. Neeku endaa ena natii orkuniyia, eh.

Ore ebae edukuya naidim emalimui entoiwuoi aimaki tenkaraki eimata enkerai tesukuul, ore nai nanu tenanu ore ebae edukuya naidim ataasa, ore tenemeibung'ita enakerai enkisuma, kidim nai nelaki entoiwuoi enye entoki naji tuition. Ah enkisuma nemenoshi naishori tedarasa. Ketum ake ina naishori tedarasa naishori inkera pookin, nitoki aata enkata enye nalo misuma ormalimui aninye ake openy. Neeku nai kidim nelak entoiwuoi, tuition peing'or tenaa keim enakerai intemat enyanak vizuri. Ore si ai bae, kidim nai emalimui aamua aku kisho inakerai entoki naji attention. Yani keku king'or enakerai oleng alang kuna kulie kera. Ore nai nanu tenara nai emalimui, ore nai enkerai nadolta ajo mibung' enkisuma asioki, anaa mibung'ita pi, na kaitinyiku oleng, paing'uraa paifundisha padol tenaa kibung'. Neeku kaitinyiku nai kidim nai ormalimui aitinyiku inakerai oleng. Peku kitoduaki enakerai enkisuma, niakikisha ajo ibung'a enakerai entoki naifundisha.

Ore nai embae mbata onkiasin nindim ainoto tormutandao lorkerenket na ore embae edukuya indim atayiolo anaa kishoori siatin anaa keetae siatin naishoori tilo kerenket lino amu tenijing ormutandao anaa keetae siatin anaa ilderefani lorkerenket indim nai aingoru inasiai ore si enkae ebae ore tormutandao lorkerenket indim nai aingoru enkipande ino ashu embalai einoto tesiokinoto oleng ore si enkae bae nindim ainoto tormutandao lorkerenket lino na indim nai ataduo na niko serkali ilo kerenket enegira aikunari ropiyani nasotu torkenket neaku indim nai ataduo teneteshetaki orbaribara tanaa kitaduaya elemutandao aitaduaya siatin napoitoi aitengena ltunganak lilo kerenket peyiolou mbaa nagira aasa tilo kerenket

Ore nai sababuni ajo kanyioo peimaki olopeny enkaji oloikomboa enkaji elaata enkaji, wenkitobirata inaaji, na ore nai ebae edukuya amu ore naa ele openy lenkaji, keyieu naa ninye nelaki inkajijik enyanak. Amu kidim nai neeku, etudumua lon apa etudumua peshet kuna ajijik. Ashu, kuna ropiyiani nalak kulo tung'anak inkajijik enyanak, ninye i tegemea pishop inkera enyanak ashu penya endaa. Neeku, kidim nai airoro wele logira aikomboa enkaji, kuhusu elaata tenkaraki nena baa. Ore si ele logira aikomboa enkaji, kidim nai airoro olopeny enkaji kuhusu enkitobirata inaaji. Amuu mesidai teneeku kelakita oltung'ani enkaji, matejo nai newo enkaji, ashu meeta enkaji ildirishani, nelakita ele tung'ani iropiyiani naishaa pelakita. Neeku kisidai nai teneimakini enkitobirata onena ajijik, peeku meeta ele tung'ani logira aikomboa shida. Neeku ketonita esidai, neeku meeta entoki nainyala nainyale tiatua enkaji, petumoki sinye atalaa ropiyiani.

Ore nai enaiko tenearu entoki nagira ainyangu paishori te embei kiti tosokoni loo ilmaasai ashu tosokoni le gikomba, ore naii embaye edukuya naidim ataasa, naa kaidim naii atiaki ilo tungani logira amir kekumok kuna iropiyiani naagira apikita enatoki nayeu nainyang'u, matejo nai tanayeu nainyangu inkamuke, nejeito ele tungani miaai imiet ena amuke, naa ore anaa amuke idolita iyie ajo mee enoomiai imiet, meifaa peaku miai imiet, neaku kaidim nai atoliki ajo, meishaa piipik ena amuke miaii imiet, nchooki too miai uni ashu too miai are, ore sii aibaye, kaidim naii atiaki ilo tungani lomirita ajo maata nenia iropiyiani naayeu, kaidim naai atiaki maata nena iropiyiani naayeu, ore paajoki neja keidim naii paisho naaru, naya inaamuke te ebei kiti.

Ore impala nayieuni pibol akaunt ebenki tolosho le Kenya, na ore empalai edukuya naa, ena enkipande, enkipande ino e Kenya. Neeku ifaa piata enkipande. Ore ai bae naa, kifaa piata KRA PIN certificate. Kifaa piata ina certificate e KRA. Ore si aitoki, kifaa piata passport. Kifaa piata passport, noshi kutitik pishai kutitik. Inkutitik pishai inonok kutitik ninye eji passport. Kifaa si pidim aitoduai ajo keropiyiani aja aikata itipika ina akaunt ino ebenki. Neeku kifaa pintoduaya ajo keropiyiani aja itipika. Ibayie itipika. Na ore nai tenaa kene biashara ena benki nijo pibol, kifaa piata business permit, aduo empalai naitoduaya ajo kifaa pias biashara. Ajo italaa sirkali ino orkerenket, pitumoki ataas biashara. Ore si ai bae, tenirara iltung'anak waare losita ina biashara, kifaa piata I'd, copies e I'd eleo tung'anak pookin loi husika tiatua inabiashara.

Ore tenapisha entoki nataase, naa ajali, ajali nataase. Kadolta olori sapuk lotuurori, lotusulari. Nadolta si enaarri esipitali ah ambulance. Naewuo aya matejo nai iltung'anak lotapejori ashu iltung'anak loiumiate, tiatua ena ajali. Ore si ai bae nadolta tenewueji, naa

Ore naa entoki nalotu edamunoto ai tenadol ena, naa ore ena naa sipitali emurua. Sipitali kiti naji dispensary. Neeku ore enewueji, naa ninye eponu iltung'anak, iltung'anak duo lina murua, ninye eponu aing'oru irkeek nai tenidim nai tenemoyu oltung'ani, enewueji eyauni eng'asai aitabau oltung'ani, matejo nai teniwosh nai oltung'ani, tenewosh nai egarri oltung'ani, tenkoitoi ake tenamurua, enewueji eng'asai aitabau, pitasi entok naji first aid, mitaasi entoki naji first aid ning'urari tenaa kidimi ataret tenewueji. Na ore tenimidimi ataret, ning'oru si ena sipitali, egarri ambulance naya duo sipitali kitok, pepoi aisaidia tinewueji. Neeku ore ena naa sipitali kiti, naji dispensary emurua. Naa ore nye tenetum iltung'anak oloirobi tinewueji epuo aya irkeek. Ashu duo ake tenening' duo ake oltung'ani ajo kemoi, enewueji eng'asa aiter alo, pakejokini taa midimi atabak ena moyian enye tene, nejokini nelikini duo sipitali naitoki alo, naidim atabaa ninye.

Ore nai te nanu, kaidim atejo ore oshi peishop inkera esukul unifom, naa ore embaye edukuya naa peitodolu unifom ajo kerisio inkera pookin, amu teneaku nai inkilani eang eishop kuna kera, keidim nai keitai enkerai nemeata inkilani sidain, neaku keatae enkae naata inkilani sidain, neaku keisumbuan nai inatoki ena kerai nemeeta inkilani sidain. Naaku Ore unifom keitodol inkera ajo kerisio pookin, amu inkilani naa naanyanyuk eishop pookin. Ore sii ena nkishopoto e unifom keitodolu nai enaboisho, naboisho tiatua sukuul, o tiatua duo inkera naagira aisuma amu keitodolu naa ajo ekira pooki ntoki nabo amu kenyanyuk yook inkilani. Neaku keitodolu naa unifom naboisho. Keisaidia sii unifom entoiwo pemeitumiya ake iropiyiani kumok ainyangaki kuna kera inkilani amu keaku naa keaku keing'oru entoiwoi iropiyiani nainyangunye inkilani sidain o iropiyiani kumok alang kuna unifom, neaku keing'oru entoiwoi iropiyiani kumok peinyang'unye inkilani sidain peishopoo ena kerai sukuul kake ore unifom naa kelelek entumoto tenijo aing'or.

Kaidim nai atejo, ore tebiashara ore enapata sidai naakikisha ajo enotito iltung'anak intokiting ilainyang'ak intokiting enye tenkata naishaa, naa enitumia matejo nai egarri. Neeku, ore ake pinyang'u oltung'ani aitoki, naa kepikakini ake egarri, nelo ewoi netii ilo tung'ani. Naa, pemeya ake enkata naado eton itu ebaiki ilo tung'ani inatoki nainyang'u. Neeku kidim nai oltung'ani aitumia egarri. Na ore si tenaa kewueji nelakwa, matejo nai tenaa ketum nkwapi eboo, inyang'ua entoki niyieu nelotu elosho lang le Kenya, intumia enteke. Bora ake ki tosha inatoki ninyang'ua enteke, nimiroshi si. Amu midim naa atipika entoki naijo egarri, pipik enteke. Neeku ore ntokiting nimiroshi kidim nai nipik enteke, amu ninye nasioki abau alang nai matejo emeli na enkare itumia. Neeku nena baa nai aidim atejo.